Abwote ayoen boisionik netai, kinoyor boisioni netai ager ale kararan boisioni ndamun boisioniagere ale chichi kokwee siratik chichiton koyumotei siratik akoip kopwa olekiyumchin asikebel siratik chuton koyakebel siratik chuton koteren ndanan imurite emet, ndakakebel siratik chuton kora koterei makwome tuga anan akot makwem nego ngwam tuga tuguchu komara kopchin tuga imnyonwogik cheterter kokoron kora ngebel siratik chuton. Agere kora ale chichiton koyumotei jergenisiek chekikepaisie mara sikoip kopa ole kichapen kora sikepaishe jergenisiek chuton

Atindaniat na Gere agobo boisioni boisioni agere ale chichi ko koriip ngota nyiin ne kolkol agere kora ale agere karat ngota nyiin agere ale kolkol machei sikosus biik, achame boisioni nitoon ndamuun ingeriip ngotaa agebai en gaah sikoet ii koribgei gaah maraan ya kabwa chorik ii ko ngongiik yaan neribei gaah koone choriik anan akoot ko yaan kabwa tiangiik chebo tumiin ,mara cheame kwaam ingogenik anan mara komachei kwaam tua ko ngongiik taan ne onei ako ngogitaan kora kosiip konae kole tuguuk che yacheen ichechuu kowone tuguuk chotoon tugul ripee emet ngongiik taan ako konuu kaliet.

Kiit ne tesetai en Yuu agere ale chikeet ireyuu ele kichapeen amitwagiik che teerter agere kora ale miten saburaik che kagindei baraak ireyuu maran kagechapeen amitwagiik maran kakomurekituun ko maraan kakemaach kiun saburaik chutoon agere tuguuk chutoon kora che Mii barak ireyuu ale kagebaisheen Mureen yachei keuun tuguuk chutoon kora agere kora amitwagiik che kagibagaach en yuu maran kayame chitoo maraan ko kakobiyaah ko matakotaar kebagaach anan ko ka amitwagiik chutoon kora ko maraan che kaan ko yachei tuun kebagaach en ireuu asi ibakeib kelaktaa.

Amuchei aaoror kiit ne tesetai en Yuu kiit ne tesetai en Yuu agere tugaah chechaang miten tugaa che teleltos komiteen tuga chekakoruyaa agere tuchuutaan kora ale neriatiin agere tuchuutaan kora ale miten ole chaang siratik che samis tuchuutaan kora ko mara kashororstos tuchuutaan kora ko mara masiich susweek kobwa ele miten siratiik chutoon kobwa kole kocheeng amitwagiik cheame anan mara kabetyaan tuchutoo maraan kametaa chitoo nebo chichitoon ago maran kichengathe agere ale kwayate siratik chemiten ireyuutoon.

En ireuu agere biik che kagosalgei ak tuguuk che lelaach saleiweek che lelaach agere kora ale kutee kunaan nitoon mara miten ngalek che mwae ko ngamnatet ne yachei kotinyei chichitoon ii ko miten ele ke kutitai koroitaan sikomwaah ngalek alaak tugul en mara che mwae kole machei sikoyumgei biik ako miten kora che ingekuut komwae kole miten kiit ne yaa nekayaayaak koroitoo ko yachei konai chitoo kole miten ele ke kutitai sigomwah ngalek che terter ko kariik che kibaisheen en boisioni ko koyachei konai chitoo ole kigutitai kora kebaisheen kuineet nebo tiondo Mii tiondo nekibaisheen guineey nyiin kegute koroitaan.

Kiit ne tesetai en Yuu agere biik chechaang miten biik che teleltos ii komiteen biik chekakoruyaa komii che kakotabaat agere kora bichutoon ale miten ole kiurerienen agere yutoon ole kiurerienen komii biik che urerenie ndamuun agere ale miten mpireet nekeurerenen ana ko nekityareen maran mpiraan nitoon ko kakimachei sikitiar siginaam keureren anan ko mara ko kakitelelsii mara ko kabiit makosa kitelesii mpiraan nitoon anan ko mara komiteen chitoo nekakaumian sikitelesi mpiraan nitoon agere inendet ne tononjiin che urerenie ale tinye sirimbiit en kutit ibaruu ole nyaluu kitiarjii mpireet.

Tuguuk che milee biik che agere en Yuu agere biik chepyosook che kagolaaach ingoraik che biriren agere kora ale kandee sonooek metit agere chepsok chutoon ale boiboi chepyosook chutoon kabileet agere ale raritos agere ale uwaan tienii chepsok chutoon maran kamiten tumda chepyosook chutoon anan ko mara kamiten kiit nekakiyae en Yuu nekakoyai chepyosook chutoon kobaibaegituun agere kora che kagomiin lainit ago tienii en tabaan kora agere lagook che mengeechen chemiten yutoon miten tugul.

Kit nagere en ireuu agere kerjaat memachei kolugui chitoo agere ndamuun tinye beek chichitoon en kikombeet machei kolugui chichitoon ko koroitoo agei nekatabaisheen chichitoon ii ko miten kericheek chaang bo kipkaa maraan chichitoon ko kanam tungoek ko mae kolugui kerchaat nitoon kaale ko miten sageek che kebutee chekiyoe asikeyee beek kwaak kosapee tingoek miten kora ketiik che kebale tikitiik kwaak kotaretii kercheek chotoon ago miten ketiik che terter chekikichaap kele bo mianwagik che terter.